Gimabiro e pacha kaneno gini en niya, dibedni ma kar lemo mar Joahindi to kumagilemeno iluongo gi dho ngere ni temple. Gimachielo kendo aneno kantie jomoko machal kagima ne gidhi e i lemo to kata samoro nyalo bedo ni ntiere nyasi moro nikech yo madhi e kama gilemeni nigi techni mang'eny mamiyo kanyo bedo maber. Aneno techni mag rangi mopogore opogore.

Epichani aneno nyithi sikul matiyo gi kompiuta. To mkendo aneno bende bandera mar ´Kenya. Gima omiyo tijni mikod nengo e aluorawa en niya, kadipo ni ng'ato oyudo rieko mar tiyo gi kompiuta kapod en e sikul to onyalo konyorego kata e ngimane maoko. Nimar gik moko tee e piny Kenya sani biro bedo mar teknolojia nikech thothne gik moko sani itimo ei mbui, obed somo, obed manyo tich, obed kata yore mag thieth to pinywa mar Kenya, sani ka ng'ato nigi lony etiyo gi kompiuta to onyalo yudo tich eyo mayot nimar kembe mang'eny dwaro jogo eoko manyalo tiyo gi kompiuta kendo molonye moloyo mondo mi tijegi odhi makare. Machielo kendo, an aparo ni tijni nikod nengo nimar kadipo ni ka nyathi nie sikul to ong'eyo tiyo gi kompiuta kata ka pok owuok e piny maoko. Oyudo riekono kata kapod en e sikul kendo mano biro konye ahinya. Kendo kata ka diponi owuok sikul kodhi dala to onyalo kawo kompiuta kata kadipo ni gionge kompiuta kar gi, onyalo tiyo kata gi mar ng'ato mondo okonygi

An awuon adhi e pim bang' dweche adek ka dweche adek mondo mi abed kod adiera kod ngima mara. Nimar ma nyalo konya mondo mi ang'e kadiponi an gi tuo moro madiponi opondo ei del. Nikech nitiere tuioche moko ma inyalo bedo ni iwuothogo, to bang'e to obiro nyori. To mano yudo ka ok nyal konyi kata matin. Koro mano emomiyo an aparo ni en gima ber ka ng'ato ohinyo dhi e osiptal mondo mi opime mondo mi ong'e chal mare mar ngima. Nikech ma biro konye mondo mi ong'e kadipo ni nitie tuo moro mantiere kuome, kata kanitiere moro ma koro eka chako, mondo mi okonye kapok obedo marach. ng'eny ne iyudo ni ng'ato wito ngimane to ka otere osiptal ting'eyo ni ne en gituo moro mane opondo ei dende. Koro an aweyo ni en gima ber mondo mi ng'ato ohiny dhi e pim bang' kinde ka bang' kinde.